Oore enedukuya kaisidai enkisujata onkejek eton eitu iilo en'dapash amuu oore enedukuya naa olchafu arashu enterit duo nekitijing'a itii enkoitoi, igira aasisho igira aloolo, oore naa tenilotu airura naa kaisidai teniisuj pee milo aake ninchafua arashu nipik olchafu irkarash leruat iino. Oore enkae naa iidim sii aisuja kuuna kejek amuu kaisidai amuu kiaku ninye kiidim enkeju iino anoto enkijape sidai niaku kebolo olchoni lonkejek inonok esidai metaa meibookino enkirowuaj iina terit pooki, eilata duo nielare dama arashu tadekenya pee iilo esiai niaku sidai oleng teneisuji inkejek. Ashe.

Iime sidai teneng'ari esahani nabo oldiain amuu oore ninye ildiain, naa kenya ninche intokiting kumok te boo intokitin torok chafui oleng naiku ekiidim aibung'ie imuyiaritin nekiyau enkoshoke, enkutuk niaku toronok teneng'ari esahani nabo oldiain.